Wore embaye nalotu indamunot aiinei, tenadol ena naa enkiguran. Wore ena tolosho lang, naa entoki nijo keji tenkop ang' stadium. Eetae stadium naapaasha tolosho le Kenya, etii enatii ilasit, netii enatii ildamat, onkuliek aake kumok natii inaatii Nairobi netii ole ntimama stadium. Wore ewoji nijio ene, naa eneiguranieki. Eetae inaakuetieki, neetae inaiguranieki impirai naapaasha. Wore stadium, pee epiki oshi imbenderani olosho tofauti ashu olosho noobo, naa pee itodolu ajo eniniakop naa inia stadium naa ninche naateshakitia ate. Wore stadiami kumok natii inyejikon naateshetaki oshi det, nemeeta pii itijinga miata enkitambulisho, ashu naa mira ole sirkali arashu ololosho le Kenya.

Ee aidim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore ene na enkaji esipitali elelek aa theater ena enkaji nayiiengieki ltunganak lotamoyiaritin baapasha ashu entoki akeyie nayieunguni arashu operation itaasitae tenkaraki kulie nkaisababu ake ashu enkipirta eleek aa idipaki aitaasa ele tunganu ashu enkaji narish elelek eetae ele tunganu ashu naa etunutishe amu ore oltungani pooki oimulimuli aiko nji na oloingua ake theater ankaji nayieumgishoreki arashu na oltungani oyaitae tenkaji oltamoyia mekute naa eetae nunye aya enkaji ormenenga sipitalini sapukin ake naata ntokitin naijo kuna naikenorioki oltungani ingua theatre arashu na eyaitae enkaji ormenenga mekute.

Wore embaye nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa enkaji esipitali. Wore enkaji esipitali, netii irruarin naijo kuna, arashu, inoshiake kuna sipitalini kutitik, naatii atua inkishu. Wore pee etii erruat nijo ena sipitali, naa enairagieki oltamoyia omoi oleng', ashu enairagieki oltamoyia ele opikitae enkare tesipitali. Wore sii irruarin naijo kuna, naa ninche eikini te sipitali. Wore sii erruat nijo ena, nenapai tenkari. Tooloshi dakitarini oopuo toonkarin ayia iltunganak lemeidim aashomoita ineelakua, ashu lemetumoki aatabai sipitali natii atua isokonini, otaaniki ninche. Ekeshukoi ena rruat metaa kejing enkarri, nerewayi sii tenkop metaa eton ake eyiatarieki iltamoyia.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore ena ampuni naji ashu ele turrurr oji UNSHSCR, naa olturrur oshi ele olotu aretu i refugees. Ah ore taa refugees, iltung'anak oisikutua tonkwapi enye, tenkaraki enkipirta na ninche ake loyiolo petuo. Ore irkumok neponu tenkaraki olarrabal, neponu aing'oru ewueji nisudorie tenkaraki enkishui enye. Neetae irkulie oponu tenkaraki meeta ninche inemany tenkop enye. Ore noshi ele turrurr, neponu aretu iltung'anak laijo lelo aisho daiki, neponu si ayaki ereteto naijo ine sipitali. Kajo ore tene ore ena tomononi naitanakita enkerai enye, ewuo ilo turrurr aretoo, neponu aisho enkerai enye enkurma, neyaki entoki naijo klinik, pitapaash imoyiaritin kumok natii ewueji natii iltung'anak kumok, oiturrurro.

Eeh kaidim atolimu ajo kainyoo nakira aasa. Wore ene naa, entasat nayawua enkerai sipitali, elelek aa kilinik, arashu eeta enakerai ewoji neya. Nidimi naa neyauni sipitali. Wore enaa enidolita nanu, sipitali eyawua ena tomononi enakerai enye, tenkaraki wore irkiek oitelekino ena misa, naa iloloirobi. Ekira ena dakitari aipim ena kerai, malaria arashu enkima eneba tosesen lenye. Wore sii enewuoji, ibala ajo iloshi dakitarini kulo loopuo toonkarin enye aamanaa, aingorru iltunganak ewueji netii, limiidim aatabai sipitali nalakua, ashu lemeeta inkarrin naapoyie inie, aa wore taa paajito nejia, wore enamalimui ashu ele dakitari, naa darasa ekira aretie ena tomononi. Wore paa darasa etiiki ibala ajo, akemetii sipitali nashomoki neeku ninche loetuo aabakisho toonkangitie

ore mbae nalotu edamunot ainei tenadol ena naa iltung'ana orangieki tee sipitali arashu enkajit ee esipitali sapuk ore oshi kulo tung'ana oirag tee sipitali naa iltung'ana omoyia oleng otaa moyiaritin kumok napashaa ore tanakata oirajieki tee sipitali etii iltung'ana ore oshi kulo tung'ana oirajieki tee naaji ee esipitali pee epuonu ildakitarini ayiayaa ore entoki najo nanu petii ildakitarini enaaji tanakata elelek aa etii obo lekulo tamuoyia otirisha emoyian aa ninye taa lildo omanitai ildakitarini pookin elelek aa iltung'ana lenkag enye oyetuo nepuonu aing'uraa tine pee tii naa ildakitarini ningorita kulo kulie tamuoyia enashoto natii lelo dakitarini ore oshi enaiko enaaji naa keetae oltung'ani oisuj

Ore embae nalotu indamunot ainei tenadol ena naa iltunganak oiragieki tesipitali arashu enkaji esipitali sapuk. Ore oshi kulo tunganak oirag tesipitali naa iltunganak omoyia oleng oota moyiaritin kumok napasha .Ore tenakata kulo tunganak oiragieki tesipitali etii iltunganak, ore oshi kulo tunganak naa kiragieki tesipitali tenaaji esipitali neponu ildakitarini ayiaya. Ore entoki najo nanuu petii kulo dakitarini enaaji tenakata , elelek aa etii lekulo tamoyia otirisha emoyian laa ninye taa lido omanitae ildakitarini pookin. Elelek aa iltunganak lenkang enye sii loetuo peponu aingoraa petii naa kulo dakitarini ningorita irkulie tamoyia pookin inashoto natii lelo dakitarini . Ore oshi enaaji naa keetae oltungani oisuj.

Ore mbae nalotu edamunot ainei tenadol ena naa enoshi kataa etoito nkujit arashu ore ene olale loo ng'uesi adolita Ajo eti ng'uesi naapasha adolita iloitikoshi nadolita enkatin ore tenkata naijio ena eborita nkijit naa kutiti nkariak tenkop ore peidol eloitikoshi eshula oinkatin tewuas naijio ena kegira kulo oitikoshi okulo enkatin aidur aing'ataa olamei hoo nimikijo olameyu amu etii nkujit enaake duo naa eboriata eibala Ajo mee musana ebayieki olarin tenakop ashu ebayiekie enjan tenakop kake eirowuaja naa enkolog niborie Kuna kujit ore kulo enkatii pee eboita okulie oitikoshi enaidura oshi ninche etii tenkata niajio ena naiboru

Kore ebaye nalotuu ndamunot anien tanadol ena naa nooshi wuejitin naijoo slums. Ore slums netii enkoop naijoo Nairobi netii onkulee taoni ake sapukin naijoo taa Eldoret, Kisumu, Mombasa onkulee ake nasapukin. Ore slums nee wueji namanyaa ltung'anak lemeeta nkaang'itie arashu lotalaa ropiani naidiim, natalaa ropiani naalakie nkaajijik sidaan ashuu naa ropiani naa ropiani naalakie nkaajijik naimanyayu esidai naa to losho kumook. Ore tene Nairobi netii ene wueji naijoo Mathare, ore taa ene naa ltung'anak lemeeta nkaang'itie lootii. Ore pee chafuu ewueji najii ene kelotuu enkaare tene shaa enchaan sapaku neipuut nenia aajijik nea tii nkulee. Ore ltakaa lijoo ele laijoo lo gilaani arashu laijoo sewages olchafui pooki naa ene wuejitin keitokini naa pee poot nkampunini.

Ore entoki nadamu tenadol enasia naa enoshi kata teneponu ildakitarini amanaa aishoyo toonkangitie ashu tiatua inkwapi ormaasae , eetae emoyian nagira naa ninche ajo ibooyo arashu aishiunyie arashu ainguraa . Tenepiki inamashini oshi inkera inewueji naitadamu ajo keetae emoyian nagirae ainguraa naa ketii osesen lenye. Ore peidip eledakitari aingurai enakerai , ore pee eidip aingurai inamoyian enakeeta inakerai nisho irkiek . Ore pemeeta inamoyian paa sidai afya enye ashu biotisho enye neisho irkiek oiboyo inamoyian nayawua naa lelo dakitarini inewueji. Embae sidai ena naiboyo imoyiaritin tiatua inkishu neret sii inker metubulu torpukunei sidai neeta biotisho sidai poki kata.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore tene, naa edakitari naigerokito entasat olchani. Elio si ajo ore enadakitari, igero irkeek keyieu neud enakerai. Ibung'ita ena dakitari osirinki, amu adolita ajo nenda enkardasi enoshi ninyang'unyeki naa osirinki, itelekino emisa. Ilepie si enatasat enkerai enye, enkarasha arashu enchati naishopito, ilepie enkaina petum edakitari, eneud tenakerai. Ore tene, naa ekeewuaki enakerai, sipitali esaja arashu emoi, idipa naa enadakitari atayiolo ajo kaji neya enakerai, neeku akeyieu tanakata neud, pisho nake irkeek laretoki orkishiunyei lenye, liaraka. Kasidai enabae, tonkera teneyai sipitali pee ebulu inkera etaa biotisho.

Ore ebae nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa enoshi kata ishoritai iltung'anak, musaada. Musaada osipitalini. Musaada naitibunyeki iltung'anak imoyiaritin napaasha. Ibala enatasat ajo, sipitali ena natii ninche. Eetuo ang'amu ina reteto, elelek ah ninye eetuoki aret, arashu enakerai nanapita ena tomononi tenewueji. Ore naa ena reteto na keeta inkatitin napaasha. Eeta nkatitin tiatua larin ashu elotu enkata nabo tolari, arashu ninye baada olarin obaya okuni, nelotu ina reteto atua nkishu. Ore enatasat, Ibala ajo egira ashipakino entoki nataasa ashu naitaasaki tenewueji. Egira ninye ashuku enashe, tekulo tung'anak otareto ninye tenebo wenkerai enye, ashu ormarei lenye telulung'ata.

Wore enaiko tenalimu ena baye naa, ekamanaa toowuejitin naapaasha, arashu aasishore entoki naji satellites. Amanaa asotu imbaa pookin naatasate, toonkuapi owuejitin napaasha, toorishat endama arashu tewiki napaasha. Wore paa enetipat ena baye, wore ena naa entoki naji news ekirae aisum, ashu news ekirae ainosaki iltunganak. Wore taa news, naa ilomon otaasate, enkoroki oolomon Ashu irrariot oo muruan. Wore paa enetipat ena baye, kishaa neyiolou iltunganak pookin lolosho, lootii atua olootii oriong, ashu ilooti inkulie wuejitin naapaasha, imbaa naapotio dukuya tolosho lenye. Wore esidano enkishooroto oonkoroki arashu enkinosunoto ooratiot oomuruan, nisho iltunganak metaa neeku kejo ilashumba oltungani updated entoki nakira aendelea metaa meetae oltungani hoo obo, omoni tembaye nakira alo dukuya tenkop enye.

Ore mbae naitiship nanu Tena siai naa ena ore pooki kata engua oltung'ani sipitali aloingoru ebaata aa oloirobi etaa aa kulie moyiaritin napashipasha arashu ninye mmee sipitali engua niyiolou openyano eyata oloirobi kenarikino ake niyata ena karasha enkutuk ore ena karasha mikimitiki enjooyo oloirobi asiambazaki irkulie tung'ana lekitaniki arashu likimanita iyie teninjop ena karasha enkutuk nikisaidia nikiretoki metaa mingarie iltung'ana oloirobi nememuyi ilkilie likimanita iyie ore taa yaangaki iltung'ana oloirobi naa mishurtaki ele oirobi liata iyie ore enkae kishaa enkoshopoto enkarashe ee nkutukuk nikinjoo metaa ore ele oirobi naa kesioki ayishunyu amu mikikut enkijiape ashu mintoki aokoo likae chafua pookin otaa enkijiape natii boo nikinjuinye iyie haraka oloirobi

Ore embae nadamu tenadol ena naa ntomonok natoishote adamu natoikitio sipitali . Keji ena maternity room ,ore enaaji , ninye iragieki ntomonok pookin natoishote naa ninye eiki ntomonok tekuna sipitalini sapukin. Keeta pooki tungani eruat enye naa ninye irag pokirare .Ore embae nadamu tene naa pooki ake tenijing ene teniata entomononi ashu aayie taa endakitari naret inkera aashu ijingita naa aji ashu indipa atijinga aji . Ore kuna ruati keeta iwuejitin nikisaidia entomononi wenkerai ino iata erishata sidai ashu nafasi sidai ashu space sidai naitosheya intae , naidip intae wenkerai ino , metaa mironyanya okulie tomonok , naa teneeta duo nabo ewueji neya netumokini atayiolo tiaraka tenkaraki naa meruat nabo itiiti intomonok pookin duo natii sipitali.

Ore enaiko palimu ena naa kulo tunganak otii enewueji aitasho laisho matolimu ajo kainyio nagira alo dukuya tenewueji. Ibala ajo eetae ilomon lesirkali ogirae ainosu oipirta siaya county .Naa ore taa patejo siaya county ore eletungani oitasho tedukuya ,ele , eletoki oota olchaba lecounty le siaya county . Adolita olgavanai, oldeputy lesiaya county ninye oitasho tedukuya , nadolita gladys wanga ehoma bay enehoma bay , nadolita wajakoya olapa oingorua orais tolari loonkaliuni are otikitam waare ,nadolita irkulie tunganak ake lesirkali oitashe tedukuya tenewueji ibala ajo eetae embae nagirae alimu naipirta enacounty esiaya . Ore pidol kulo tunganak pookin itasho tinewueji nibala ajo.

Wore entoki nalotu, ashu embaye nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa eretoto oshi nayauni inkauntini, naishori irgavanani, peepuo naa ninche aitamanaa toonkauntini aisho inkera tarruesh. Kuna kera nimiidim aatotoni, meeta support olorika, wore enkumoyi enye, apa nainoto ena moyian, naa te polio inotie. Polio inotie ina moyian. Polio apa naimua nitu esekini aayiolou, arashu polio inyialakaki olchani. Esii netumi inkulie naata ina moyian, tenkaraki negligence apa naata pee edou tenkoshoke, neeny iishir, ashu nitu engamuni esidai ninyiala irgoso ashu ninyiala emurs neeku miidim atotona mibungitae esidai. Wore ele orika, nisho enkerai metotona esidai tiang, ata te darasa nitoki aaku kereyieki iloorika ambaka sukuul, nebaya nisuma sininche enaa kulie kera ake